Wore teneweji wore entoki nagira aendelea naa orpayian ele ogira akesu ashua aitayu endaa toolchampa lenye idol ajo wore ele payian naa kegira adotu, adotu kuna tokiting kabisa aitayu eeh intokitin torok nagira abulu tembata irpayiek netungu nena kujit nedotu nena nena aitubulu nagira abulu ainyal endaa enye amitiki ebulu, niaku ninye nagira aendelea tena pisha. Wore enasiai naa esiai sidai enaa amu ketumoki atubulu metii entoki nagira aitanyamal.